Lake Victoria south water board ko kipakengeit netelelchin bandabtai tukul chebo bek eng kauntis chebo, cheu ,siaya, kissi, homabay, Kisumu, bomet, kericho, migori, ak nyamira, kipakengeit noton bo lake Victoria south water board ko telelchin projects tukul chebo serikalit neo eng kauntis, ako kipakengeit netinyeke ak kaitoetab bek ak telelchinetab bek eng kauntis choton kou, Kisumu water and sanitation company, kiwasco, siaya Bondo water and sanitation company, homabay water and sanitation company, migori water and sanitation company, kissi water and sanitation company, kericho water and sanitation company, bomet water company, nyasare water and sanitation company.

Sugulitab spurs nekinetegen keretab karit kou sugulisiek alak tugul en Kenya cheinetisye akoba keretab karisiek ko tellelchin kibagengeit tab ketisiet tab karisiek ak chikilisiet tab karisiek kab oret cheale bik ak misikisiek kotelelchi kibakengeitab NTSA. Tuguk chemagat inyoru asisir ih tiemutik kou sugulitab spurs kouu sugulisiek tugul ih ko naetab alamasioekab barabar akisoman akielewan ih , alamosiekab ketesyetab karit ak barabarosiek ak atebto highways chebo Kenya

Bik chetoreti bik eng olekyaldae maiywek chechang ko makat kotinye ngoraik chechang cheterter chetoreti castomaek konai icheket eng nyumnyumet, ako som toretet nemakat, bik chetelelchin olekyaldae maywek chechang ko makat kotinye uniform chechang, ak mising ko chamat kotinye shatit ne lel , tai , longit netui ak alak komache kolacho aprons.

Mi kampunisiek cheterter chechobe betirisiek en Kenya. Kampunit nenanyat misisng en chobet ab betirisiek chetinye sobet nekoi ako mong'emoksei en chokyinet.

Chang bik cherutochin cheokeruchot eng kokwenyon eng sbetab Kila, amun kakochangit mnyanwakik cheimebik bik chechang mising, mnyanwakikab kasari che name bik eng nyumnyumet ako kakotesak menging chechang eng kokwenyun.

Kayumetabken nemakitet nekingalalchinken kokonu kamanut nebo barak amun, nyorunen ngalalet ak imandai amun makitet tetutik chekingalalen eng tuyonoto, ngalalutik tukul chekingalalchin eng kayumetabken ne makibwatyin ko kokonu imandai amun kingalalchin.